Awektoi bendo ak abolenchi kolen ayoo bendo koyaa, ak kityo alenchi katyem aweki si yoib nekaran nyokotilwan kobakoyamgei

Wendi kipsomaniat agoi cyber agolenji kolen anyit ngalekab HELB kotoret chitab cyber ak loggen in en acoount nebo HELB ak koapplaenchi.

Kainet neo nekigochin kandoindet neo miisng en kaniset kocham ko pastor kiguren pastor

Chang oratinwek che keibe en parliament, mising koyon kiyoe kou kevotei agobo kiy. Keyoe kocubge ak ng'atutik.

Tienik che koechegitu, miten Brilliance, miten Bruni Star, miten, ak alak chechang.

en kainet keguren kipsomaniat kikuren inchinia ak electrical engineering so kokanenyin ko engeneer

Kasarta ne kipa keny ko kicham kekee kepaishe keut ak ndoishek lakini kasarta nepo sahi kepaishe stimok, kipaishe mashinishek.

Kerenyun agobo boisioni, kokararan mising. Mising en chi nemotindo kasit age ne yoe kogochi rabishek . Amun ngokoipchi chito kogochi rabishek ago nyumnyum.

Netai ko karoo pichaino okere eito kirkit, Um kiit nobwoti ko chitab kobo kirkini koyoe iiin, koyoe mung'aret, kot komii chito nemoche kilany teta kirkit kokombwondoi kirkit ak kolang'anda teta.

Okere pikipiki, en pichaini okere pikipiki neibe chebirok, ak ko chebiroi chotok ko mii ng'wek koboru kolee chichi ko ibee ng'wek kong'eten komosto akee akoii komosto akee.

Ole ko kiripto ting'icho mi pichait komokere amitwogik ago kokinde komosto agenge tiong'ik che chang ama miten amitwogik che ome ama mi beek.

Bokomonut amun ing'wek keome, kinyorunen vitamin, nerube notok kialdoi kobaa sokoishek anan koba ndonyoishek anan ko anoo ng'ialda konyoru biik rabishek ak ko yoe boishonik alak.

Po kamanut poishoni amu mung'aret. Ngikes maembek ak iip ipkipesha ak ialde kelipanin ak kekonin rapishek. Ngikes tuguk che kekess kelipanin. So, ko pa kamanut .

Kiribchin biyoshek cheterter akitio kechengyi beek biut aketukul.

Atebe toretiindet agobo tuguk chemogotin amache anyit loan ak amwochi alenji komoche asom loan. Ak amwochi alenji tos kilibondo ano, tos kiliponi kila arawa, anan kila wikit. Koarorwan kotaaelewan ak kityo kogonon aaplaen.

Okure biik choton yechen ak lokok akitio ong'ololchi biik che echen olenchi okweket che echen ak ko okweket cho ng'ololchini lokok ak olenchi koyam ng'alekab bitet niton nii otinye nii.

Kelchinoik chekikomong kochang netai koite imus, koite tukuk chekokiloe en soit neikoeke, nebo oeng komokibitu like biik chekitam kwoe sikiroik ng'alekab asista ak nee ak nee ko nyumnyumotin.

Isubi ng'otutik, ng'otutikab kokwet mii kila kokwet kotindo ng'otutikwak ak ko notok kosibi, nebo oeng kosibi chito simatko koyait atebtanyin simuch koiwei chito kwaa keker en jela so kosibi chito kolenching'e ng'orib atebtanyun.

Okere chumbek en pichait okere chito nekalach chenyolilen ak okere biik che tuen, obwote kiit neesetaa en yuu ko ngalekab minutik, ribetab minutik ak konetishet olekiribtoi minutik ak olekikoldo.

Bokomonut amun toreti ng'alekab amitwokik netai non, ng'ekes ak keng'a ko nyumnyumchin biik ng'alekab amitwokik ak omishet ak amitwokik nerube notok ko ng'ekes ak ialde kora ko koinyoru rabishek cheimuch iyaen tukuk alak.

Netai amwachini alechini ipale keringet i, ak inde takalkalit i, atiam ichopchi takalkalot ng'ung'unyek oriit asimatkotumda gei peek i, ak itilil oriit i atiam ichopchi oret ne punu peek si matkopek peek eng' keringanotok i, atiam ing'ot komye si manyuko ng'em a ng'em tuga anan ko ng'em a ng'em piik.

Keny en kokwenyun kasarta nekibo let olon, kokicham keboishen panget ak ketilchi bai. Lakini ngiroo sai ko kigoit mashinishek, indei ak ichokto moshinit ak imete kong'aa, ak kityo inyoibaen tuguk anan ibae tiong'ik guk.

Yaan kakikas kelee kako kesich lakwet en kokwet kobendi biik, korotekee biikab kokwet chebiosok ak koum tukuk iib ketoreten chiton noton kosich lakwet ak keipchi ak keib kelenchi kong'oi ak kikochi tukuk anyun akitio kenaam lakwet ketienchi ketien, ketochi kainet, kesalasal kobwa.

Kecheng'in suswek teta ak ibende kiwanja ole bitat ole momiten ketik chechang mising. Ak kityo irotyi ketit taban, ak igochi beek.

Tuguk che koromen ingokerak simet, kit neiyoe inome simetab chito age ak ichil star, four , five, six ak icheng olebo find PUK ak kiyogun PUK chebo nambarishek choto ak iyaten simeng'ung.

Agere ngurwet, agere ole agertoi kokoi, koi ago miten kogochin kinaek arekyik.

Eng' iman iyoee netai ko uii ak koi koyach iteben chito neingen nekikwoe anan icheng ichil simoing'ung icheng youtube ibeiteb olekiyoito keororun.

Boisioni kobo komonut keyai amun netai konyumnyumi ng'alekab tililindo en artok. Nerupe noton kogochi artok kotuiyo ak artok chun sikomuch ko koi as nerupe noto konyumnyumi ng'alekap tililindo.

Bokomonut boishoni amun rabishek ialdoi imuch kobitun shidet ialde iwonen shughuli nerube ko yon itinye kii neuu ikorto anan ko nee inemu iyeny ibae biik konyumnyum.

Ketekchin korik che kiboen ak kityo, anan itech kit neo neu tairit kole ak kitya indechi amitwogik. Ak kitya icheng kiy neu neketil en taban yon indechi beek. Yetar koamishe koe beek.

Keyai boishoni netai iman kokorom sasa ko iywei korong, keret nebo boishoni komoche keyoe boishoni en ribsetabke nemii barak yoon toom inaiteke ak tionyi mii pichait.

Achame boisioni amun netai: tiong'ik che kororonen, tiong'ik che motindoi ng'alak, ago nerupe noto ko waste products ko soroekkwak keyoe koik mbolea en mbar, ago susu chechwaget keyoe ko kerichek en komoswek alak.

Okure konyo olekinetishen ak konyoborchi olenchi kichopchin korik koot neimung'e ak koot nekiboen ak keboen sukuma, ing'wek chenyolilen kitio en koo ak beek komiyoto.

Po kamanut amu netai korol i, ialdai ko ka chang'a komuch ko mi chito ne mache koal, ialde inyoru rapishek. Nerupe ko pupu chekwaki, komuch keyai koik mbolea eng' mbar. Nerupe ko susu chechwaket ko ngialde eng' komaswek alak ko kerichek. Nerupe ko raisi ke pae. Ma mache gharama ama mache rapisiek che tia, ama mache amitwogiik che chang'.

Kasarta nekibo let yon, kogicham keboishen mogomboik koboishen biik. Lakini kasarta nebo sai kotesetai emet ak kotesetai kenyishek kobendi ko kasarta nebo sai keboishen tingok, mashinishek tingok, kebotishe ak kegolsen.

Olekiboishe oleyoito chebiosok chomii pichait ak olekiyoito en kokwenyun ko momiten terindo aketukul amun kibendi kesemberchi kiumchi ak kemeto kobitio icheken.

Agere tuga chemi ak moek ak ogere mama ne konobi lakwet. En kolen agere kit ne tesetai en yu komi mama inon koribe tuga anan ko komi koyaptai tuga anan ko komi kobae tukyik.

Kasarta nekibo keny ko kicham keyotyin tiongik akitio kobendat kobaa, ko ibdoi saishekab kemoi kowek icheket lakini kasarta nebo saii ketekyin korik chekiboen, kitekyin korik chemung'en ak kindenchi beek sikwomishen ak komung'so kitio ak koee beek.

Okere kotab chepnyelekut ak okere maik, obwoti olee kiit neteseta eng' yuukomii ko kenyi maik chepnyelekut anan komii koloku maik.

Ogure konyo oleanetishen ak amwachi alenji kocheng kewet ne momiten kiy age tugul, nemomiten tiong'ik che tos am ak alenji kochob ketik, kochop rumishek, kochoben ketik rumishek ak kondeji amitwogik tiong'ikyik ak kondechi beek ak konde mat konyit chechang en oldo age.

Ripsetabge en kokwet ko kararan amu konu kalyet ak kogonu kibagenge. Ngomi kalyet en kokwet ko kit nekararan, ngomi kibagenge koyookse boisiet komye amami siretage ak chi age tugul.

Anamen simenyu ak achil *456* ak awe find PUK for another number ak ande nambarishkchik ak akeny kiyakwa puk atiam konde PUK laindanyin ak koyat simet kou notok.

Kiit nekorom mising en kokwenyun kobo nebune biikab mpesa ko ng'alekab rabishek, biik chechang komoboishen mpesa biik chechang en kokwenyun komoto kinemu rabishek en mpesa, so ng'alekab libanet ak ng'alekab libanet amun momii chii nenemu rabishek atkan kora.

Kiit ne tos yai piil i, ko kopa sipitalit kila arawet ipkopimangei ak kenai ole testai tai ng'alekap health nenywa ngot ko miani kikochi kerichek. Nerupe not ko ngot ko mian chito, kowa sipitali ipkinya ak kikachi kerichek.

Ng'okas biik kolee mii kotunishet kokwet ko bwone biik tukul inyokium kurbet, koyum kurbenywan boishek koyum kurbenywan chebiosok, kobwaa chebiosok kotoret olee kotoret chito neikoitoi lakwet anan ko elemiten olekiyoen arusit, kolochin beek kolia kolia kot kochopchi amitwokik ak ko olchi zawadi nii mureret ak keropchi.

Ngiwe ole miandos piik ko ole inetitai ko ilach maskit ak ilach gloves i, asimatkonaamgei, anan si mat onamgei mogonchweshek.

Netai kokoribge, ko kotebi en kalyet mat ko kalakalge. Mat ko tachatachge biikab kokwet amun ngo tachatachge kogonu boryet ak komuch kobetenge sobet. Sasa ko ngorib kalyet ak korib atebetab ak korip kibagengeit. Nerupe noto ko koba sipitali ak konai olwektoi ngomiani kegochi kerichek konyage.

Ngepa ng'alek ap vitamins i, aame. Aame amitwogik che konu vitamins i,aame amitwogik che tililen che ripei poryonyun i, ak che angen ale makoae amian anan ko ama moet anan kolian.

Achame kinyaenan sipitali atian ya kamian amu anget kole sipitali ngawe kepimani karatik i, kepiman porto kenai kele ne tos iima anan ne tos amianii. Ye kaatar kekona kerichek chepo mianda ne kakinyor eng' portonyun.

Ng'otanai olee koyokte rabishek kobaa namba chemochotok ochile cancel ochile kocham komii option nombo yes or no ochile number two no anan ko ng'ot ko achelewan achil obirchini kap customakeakab mpesa ak omwochi olekowendito ak olenchi kotoreton kowekwon rabishek.

Ngowe sipitali ataunen reception kebiman pressure akitio keelesonwon kelenchon uii rumit number one anan ko number two owee ibonyoru takitari oelesonji kobimanan koruton ak kokonon kerichek.

Alotoretitoi alenchini ko koyokto number nebo no anan kopirto kwo kap M-Pesa koleito kotoretyi keweki rabishek amait konem chito noto kamataine ne koto nyoru rabishek cho.

Bokomonut amun ng'ialda kokonu rabishek ak kwo chito ak koyaen rabishe choton boishonik alak, lokoek kora cheimuch kiam chuu.

Abwati ole kit nekigochomchi biikab Somali ko kalyet. Kigobwa biikab Somali ko kalyet mogomiten ng'alekab borishet anan ng'alekab boryet. Ko noto kit neo nekikochomchi biikab Somali koyai mung'arenywan.

Poishonami pichait ko pa kamanut ko kakiai amu ne tai ko, konu kumiik .Ngoit ke am kumiik i, ko nginyoru chito, chemung'araindet, ne ale kumiik ko kekes kumiik che chang' i, ko inyoru rapishek che chang'. Ako kora ko kumichu ko kerichek kora chepo tung'wek, kerichek ap lagok.

Ngebe ng'alekab wolutik agobo kesitab mbaret ii, kokepchechi biik mbaret che motindo ole menye ak chemotindo, biik chemotindo ole menye kepchechi mbaret ak kenai kemeken sure kele kanyor ole menye biichoto.

En pichaini ogere maama nemiten ak ogere sigiriet netido tomosishek en batai. Iboru kole kanyone maama ini konyokoloe beek en oinet. Ak ogere oinet. Ak nyo koloe beek en oinet kosile terneik ak kityo konde kolaa sigiryet.

En pichait agere baraisit, abwati ale yoe chichi ng'alekap mbar, yoe ng'aleakap, che kere tiong'ik.

Apirchini namba chepon penki akatepe alechi kalen aro account nenyu komakomitei anan komachutu rapishek ako toma apaishe, tos ne, tos ano ole mitei shida.

Kit nemagat iyote eng ole kigonoree rabisiek, iyote oli kigonoree rabisiek ko kibandet ak nambarishekab simet, ko gou ak, ak rabisiek che te siling pokol mut anan ko pokol loo, chekiyote ole kigonoree rabisiek.

Boisioni bo oichait kobo kamanut eng kokwet amu, tiong'i chu kogonu chego ak chekchi ko nyigisen. Ko ngealda chego, kenyoru rabisiek. Nerube notok, kotoreti biik eng ng'alekab loisetab tuguk. Nerube notok kora, imuch keeny ak kee korotik eng kokwatunwek alak.

Ole ribtoi benkishek rabisiek, koribe igonore asimat iboisie rabisiek eng oret ne mamagat. Ko nginemu tutigin tutigin, ko inemu kityo yo imache iboisie kiy nebo kamanut.

Bo komonut boisioni ngeyai amun konu tuguk chechang, konu kou amitwogik ii: bendo, konu maaik che imuch ialde, konu imuch ialde agot yiong'ichuto ak inyoru rabishek.

Abwoti ale makararan, amu si simuch inam tuguk chekinetishe ko kaiwe akiroo akinai eng yundo korik chekineshei, ko kanetindet kobarwok ole kit ne ng'ololee, ko elesani ibielewan komnye kotinam. Sait age kora komuch koba ko kobo kamanut amu imuch ko ketinye shughuli zingine, shughul alak cheter saishek, ilechigei nga iwe kanetisietab sokat, sinyiwe nitok shughuli baadae.

Si kopuun pitanin i, yakchini, bank account number ko paishe kopun bank konyoru anan ko much ngopaishe Mpesa kokenyi korurya rapishek petushek taman ak ang'wan si konyor rapishechotok kosupi oranotok.

Ogere pichait ogere ndaret ak ogere arwetab ngok. Agere ndaret nekonde kutit arwetab ngok.

Eng iman kotomo agere kiy neuni eng korenyo. Nguno ko mainye ribot kole tos kiy necham keitoi kogabit.

Kichopchin korik, kichopchin rumishek, kichopchin kot neo ak kityo en kooto kepchei rumishek ole lokyin ak kepchei ole imung'en, ak kepchei ole kiboen ak ole mi beek. Keegen indap kolk maaik nyekeib maaik ak kegeny kora baga mutai.

Ngopir chito ak omoche amwochi en oret ne kararan alenjini kityo tomo iit limit anan tomo iit isom loan testai indei ak ikonori rabishek kuk kongitestai igonori kotesetai limit nengun koetu.

Ogere kole maayata agenge kong'emat ko agenge ko kararan, non koginde bii ak kwo ngweny ko samis. Non koginde bii ak konyo barak kokararan.

Boishoni kobokomonut amun Um konu bendo tiong'ichu amitwokik, kioldoi tiong'ichu kokon rabishek, konu maik, ng'ialda maik kokonu kora rabishek.

Oeleson omwochini miondo nekokinyorwon amwochini olenchini toreton kerichekab miondo nekile konai ineken ak ko konon.

Ochuto ofisit ii, agongoni kurget ak kityo ndokokolenchon awo ko ibatelel ak geny kolencho teb ngweny. Ye kagomwawan ateb ngwey atau amwachi ole agostoi bortanyun.

Boisioni kobokomonut amun kerib tuga anan kerib tiong'ik en mbar ko kit nebo komonutiet. Yoe kogon chego chechang yoe kogos chego ak ko koisto mianwogik ak kotestai koneryo tuga komyee.

Boisioni ko bo komonut amun kebai tiong'ik guk koyoe koeryo. Ago ngot ko kogonu chego koyoe kogos chego. Ndo neryo kongeit kealda chego komi koneryotin ak kobootin komye kogonu rabisek che chang.

Bo kamanut koroi amu, netai korok ko nyanyek chagerei. Bo kamanut nyanyek, lakini kobo kamanut mising ko kagitaban che samis ak cheyachen. Koba kamanut chu amu kagetaban ak che kororon sikomuch keib che kororon koba koba soket.

Ng'amnatet ne amakchinigei ko anai kole makat andechi peek, ande peek koriik yotok i, makat ande ole nekit ak mauek. Karik che amakchinigei ko maskishek ak apronit i, ak gloves i, ak maat ak kipiritit ak pchumarik ak nyundoishek.

Anyoru chi neingen ak olenji "Iamunee? Tos oretab sipitali ko ainon en chu?" koelesanwon ak kityo alenji "kongoi" ak awe kounon.

Um awendi kole kanyoindet, iaumune? Achamegei. Igose ano kwamin? Agase kwomo batet, ago kemboi ngarue kolaleno mat ago ngalal alale korotik ak kwomo metit.

Ngaroo bichaini abwati ole tesetai bosietab samikinik. Ogere mung'aret, tesetai boisietab samakinik

Awendi sipitali ak alenchi "Kerichek chu kigekonon komomi kiy ibkoyaak, momi kiy nekitestai amioni kora kou atkinye mawalak bortonyun" koswa kosirwa kerichek alak an koroo kit ne kaitan.

Netai, ngo kagochamkei lagok, kebwone kebwone nyikiborugei. Ndagagiborgei, gepangan kele ng'alekab koito ak chaik, kecheb. Ndagagetar gepangan ng'alekab harusit keai ak koborok.

Agere pichait nebo sigiroik. Kit ne tesetai eng yu ko kosi mitei ole mami suswek, mami beek, mami amitwogik alak tugul. Ak agere sigiroik che kigosagitio, ndoi agot alake mook ak korotik, kigomnyonso, man ma ame rubet.

Kiagas atindonik chebo koroi, kele amitwogikab samakinik. Kiagas kole ngot itinye samakinik chekiger, cheiboe ko ialchini chakula amitwogichu atio miserchi beek, kwam samakinik.

Boisioni kobo kamanut amu, kebai tiong'ik, kogochin koechegitu agonerio komnye. Ang ye nerio, ko komuch kolok maaik, much ialde mayaik, much ialde ngogaik, much ia iam ieny yo kait toek, kotoreti biik kora.

Agere minutik, agere beek, agere beek ak agere samakinik che kigomeiyo. Agere ale ki aino yu. Kigata chito samakinik, ndabek beek komeiyo. Sasa agere samakinik, samakiat nekigure mumit, ak agere beek che kogobegunot, ak agere ale kogosamisit yotok chega.

Bo kamanut amu keyai boisioni kogochin biich ng'alekab rabisiek. Ngobitio, ak iges ialde inyoru abisiek. Nerube notok kobo kamanut keyai boisioni amu, simat ko sogobitio komnye. Mat komeiyo anan konyor, koma sogonyor simat komeiyo eng imbar.

Amache aro kole tesetabtai, kobat mbaret komnye ago lelech komnye, acham kowech.

Kichuri, kichurto cho samis atio kiun, atio keton, agende nyanyek agepurukto kitunguik, agende pilipiliot ngimache ichop koek salad. Anan ngot imache ichop koek ngwot, is indei kitunguiyot ak nyanyat ak isus.

En Iman kabisa kotom ogere koroi en korenyuun. Nguno komongen kit netam keitoo.

Boisioni kobo komonut amun sikorib minutik matkobutyo, amun kotko butyo koame tiong'ik en ngweny anan konunyo. Nerube asikorip tiong'ik amat koityi. Nerupe noto kosigobityo komye.

Atebe alechini, kerichek chekiga chekigegono ko mabois, tos mi kerichek alak che tos igono che tos ib ko kotoreto? Ngotko mami, ko tos iruto?

Kigo kigole, kigole keringonik, atio kegol. Atiam, kerib ndagagoit kunotok no, kesember ageumchi ng'ung'unyek agebis, agesul.

Alenjini koromji ng'ung'unyek mukebosiek aitya konde keturek anan pospet ak korutyi tukchu mi pichait akobis.

KIkese aitya kekonor ole kaitit simanunyo akerat komye en talkalwok simatkonunyo akemeto.

Akere logoek chekokinde baketisiek ako kikese logoek chu.

Kiipchin tukuk che kakirotchi kobwa kot ak kebongonji kot, atyo kechopchi amitwakik cheanyinyen, atyo cham kgur poyonyi sindanyoni komi kurgat.

Ngaroo boisioni koabwati ole tesetai kobotisiet ab apples, nebo mbaret komine apples sikwoldoi kokakes.

Akere logoiyat nekokong'emak ako tesetai minetab logoek en yu.

Bo kamanut amu netai kekese akealda kenyor rapisiek ko nerube keome kou logoek che toreti biik en borto en ng'alekab vitamins.

Koroi ko logoiyat ,en iman mongen missing akobo koroi lakini ongen ole kiome .

Kii kimereti aitya kesto logoiyat nomiten orit no anan kichur aitya kiyam nolel nomi orit akewekta akewekta ndiriot nomi barak na nyalil ni.

Kikonyumnyum serkalit nyonunet ab boisiet missing en vijana chemengechen, netai ko ng'alek ab agriculture, imuch kele miten chekemoche keyai soil sample kemoche lagok chekikoyai form four kosirgei akoyai sampling akelipan koiman kokonyumnyum serkalit boisiet.

Sogo, asikealda. Ngeges tukyo ko ngeib ndonyo ibkealdo ko onyoru rabisiek. Number two keame, logoek kora chekiame.

Achame boisioni amu logoek chike ke, amu tukchu ko logoek. Nerube not ko kialdoi kora. Toreti biich eng ng'alekab amitwogik, toreti biik eng ng'alekab rabisiek, agimuchi angot ii iges kotko chang'a.

Okere ketit nebo lokoek ak okere lokoek che kokoyomnyo kongemokis ak koyochi ketit.

Kimine ketit agegeny ko kolok logoek. Ndagego kulok kochang'a kuno, kecheng'chi ketit age nekitere simat kolul age sute ageisto chekigo yagitu simat konam alak mugonjwet.

Agere ketitab logoek, ak agere logoek, ak agere logoiyat ne kogong'emak nemi ketit.

Koker yuu obwoti kolsetab ingwek ak obwoti kora tiongik ak okere kora tiongik kikwam ingwek.

Bokomonut amun ingwot keboishen biikab kokwenyun koik ingwek.

Si bo kamanut keyai boisioni amu kige, sikeges. Si kemuch ke keges rurutik eng sait ne ne kararan, simat kwam, simat kotebi agoi eng imbar siko sikwam tiong'ik.

Kerenyu agobo tukyu ngaai netai, komu magoi anai amu anan matinye ng'omnot age tugul, atebote biik che ingen anan che kikwae sikobit anai agine agaai anan awe awe simetab acheng youtube anai ole kiyoitoi.

En pichainit akere tiongik chemitet sokek ab marakwek.

Agure alechini kotab ing'uny, atio malechi kitoune kilole maat korok, atio ki ye kagolal maat kinde saburiet ma netindoi chego, atio kende machanik, atio kegeny kogut chego, keteshi beek ak kilal ibkogut chaik atio kinde sugaruk agemeto kidogo kochemkanji sugaruk, atio kerong kee.

Ki kiuni kitunguik ak nyanyek, atio keton kitunguik, atio keton nyanyek, atio kegre kegreten carrot atio keburuch age ak cucumber keburuch. Atio keg'eny maaiyat nega iyoo maaiyat tatio mitilatil, aginde yotok atio meibu ovacado itilatil kora atio minde taban ak inde ibise chumbik ovacado ak ibise chumbik maaiyat akisavan.

Ngaro boisioni abwoti korok boisitab kolsetab marakwek, as ago go gokwam gokwam tiong'ik mara, sogekab marakwek.

Bo kamanut amu netai korok ko amitwogik. Ngomami amitwogik ak itinye chu moamin rubet. Nebo aeng, ngiges akinyoru chito neale, ialdei ak inyoru rabisiek akiyai boisiet age rabisiek chotok.

Kicheng'e lettuce chomi orit aitya inde samakiat neo akindeite cucumber akitonji logoek ak moindiot ak avocado aitya iyo pinsik motkoruryo missing akiburukte ak bandek ak carrots akiyam.

Kiboisie kichiget age isuruch, aginde kutit akiamde isurukte bendo, itonaton chu kaegitu chu koe, komengechitu sikobit kosurugok, akiyam.

Ngoker ni ko amitwogik, ikoitoi amitwogik chekakiodan chito ,kotkomemuche ichop amitwogik akikose kakwamin rubet ako keing'et iodoni kobun bolt akeibun amitwogik.

Anemu bandek, anemu marakwek, anemu binsik, anemu muchelek ak anemu ak anemu psongik.

Akere tuguk chekokinde kuniok keswek anan ko amitwogik chekitesetai mung'aret ab bandek, muchelek ak tuguk tugul en keswek chekikole chebo ngwek.

Bo kamanut amu toreti biik ko, ko akwait. Ko akwait mbaret tukchu ago kora ko ngi, ko mung'aret kora. Kinyorune rabisiek.

Kasarta ne kibo betushek chekibo let olo, ko kicham kegole, kicham kegole chu agegolda bandel lakini kasarta nebo sai kegole ak kegolda bandek, atio nyikegol ko ichegei ko kage kobata kolsetab bandek.

Ngaro pichaini abwoti ribsetab kogaik, amu amitwogik chu ko amitwogikab kogaik sasa ko ribsetab kogaik ak tuga, ribsetab ab ab kogaik ak tuga ak tiong'ik alak chebo kurgat chekiribe.

Kigese ak kema ibkosoiyo. Atio ke keisto che samisen en che yachen kekwei kekwei che somisen cho ke kweita koba tatio kerat eng tagalgalit simat kochut tiong'ik, agen ege konor komnye eng oli kararan.

Agure chito aga, aga aborchi oli kieptoi lainwek, ak aborchi oli kibimondoi lainwek ak aborchi kora kole mamagat, magat kotilil imbaret ago magat kotindoi beek ak koakwai.

Ngaro no, kiit nenyone metit nyu, kwae ko chichi kwae ko kimin, ko kimin sunflowers. Ko ngaro sunflowers, ko kit nenyone metit nyu ko mwanik. Amu sunflowers kechobe mwanik, sunflowers kora kogonu rabisiek ko kagigesa, ago sunflowers kotoreti bicho eng ng'alekab environment.

Kiuni akitya ketil akitya keyam akeistoi keswek chemii orit akeyam

Achame boisioni amun nyumnyum, nyumnyum kokakiboisien tinget ako kora momi chi neng'ete.

KIribe tagakobityo minutik akoikoyam kesember kesemberchi akewosyi ng'ung'unyek kochang'a akitutyi.

Eng yuu okere minutikab ingwek sipineg ak ko kokinde paipinik cheibe beekcheibisi.

Angeni Prince Indah kotienindet netieni temwogik ab kotit ab kijaluo akobunu Kisumu , Homa Bay

Angen tiarikab mpiret, angen Mc Donald Mariga ne naat mising ago kichesani defensive midfielder

Achame DPA amu kimen mising eng ng'alekab imbar ago rurtos amitwogik komnye.

Netai agere chito netindoi mugombet, ak agere mutaroishek che kagibal. Abwoti ale kit ne tieme kwai chichi ko kotile mutaroit nebune beek yo karobon simat, simat ko kokwamane beek mutaroishek che chekiboisie.

Ngaro boisioni abwoti muchelek. Tesetai kolsetab muchelek, ak agere beek. Tom koyam sine keges muchelek.

Eng kasarta nekibo betusiek chebo let, ko kicham kigenyi ipko keges, kuonyo ak keges. Lakini ngilen iro sai, ko chechang ketortoi.

Kerenyu agobo boisioni aae netai korok, koamu ma matinye ng'omno ng'omnot alak tugul ole kiyoitoi, acheng'e biik cheingen chegikwai ribsetab tiong'ichu atebe ole kiribtoi, tuguk chemeche ak ole ki, ole ak ole ak kit age tugul chemeche komwoiwo.

Engolekiyoito en kokwenyun kindoo sprinkler mbar, akende sprinkler ake oleloo akende ake kounot, kindea kindeat kwenusiek ii akityia kekonektenat poipusiek koip beek sikobirto

Kitabusiek che nootin ko Kigogo, ne kisire Pauline Kea, Blossoms of Savannah, nekisire Hentry Ole Kulet.

Eng' yuu ko ng'omnotet ne omokyinikee ko olegeriptoi tuga ak oleconectendo mashinishek. Ak kariik cheomokyinige ko pipesiek, sitimet, karnochu ak pchumarik.

Achame kampunitab samsung. Samsung ko simet ne kararan, camera ko kararan, storage nenyinet ko kararan, mi barak warranty nenyi, tepchei koegeny ago, ago ngot ndang'emak iwektei kwo kap kampunit ibimwaitei.

Tesetai kolsetab, tesetai kolsetab ngek, kolsetab matundek, agere agere sukuma chu kogo, kige kigegol koegeny ago kogebut, agere paipai ne kigo, kogomach kobunchi geny, kogoyam ak agere minutik alak chemengechen chemotogu.

Amwachini aleini, yetab kaitu eng sipitali ng'wa, ko eng wikit netai ko ki, kitakotomo aegu akararanitu komnye, lakini eng wikit nebo aeng ak wikishek alak, ko ma kwaya, kwakararanitu.

Kingobet robta anan koyam emet eng ole aminye betusiek chekimi let, ko kicham ko, komite lagok ago koumgei agoba ingo gur kurwet we ingo, ko kigiyoni kole konyone robta.

Kampunit ne indoi eng ng'alekab chep, kechop chepkondok, ko kampunitab ovacado. Ovacado ko pik, tuguk che kikogol biik chechang ago toreti emet, emetab Kenya koale anan ko expoteni koba emet age.

Eng eng chamgei Fm acheme Philip Songok, achame Kiprotich Kimeto ak achame Chemutai.

Atebosiek alak chongeen en kenyaa akobo kotonusiet ko elengetee cheptoo akonamgee ak wertoo ako mengiis twaan ama kiiba keyoochi harusii. Ko kit netos amwaun en notok komamagat kounon, makararan atebonoon. Akoi ib kebaa harusi si komengiis cheptoo ak muren.

Benkiit nnekonuu chepkondook chengering en kenyaa koneboo paid KCB,Ko benkiitab kcb.

Akure konyo mbar ak amutate ak aneet ak koborchi tukuk chekiyoe, oneti ak kolenchini koroo ak inee sikonai.

Ngaro boisioni abwoti kolsetab bandek, abwoti ole kogoit arawek che kigesisei, amu pichaini ko kogoyomnyo bandek koboru kole kogoyam keges beek.

Otindenik chekiakas akobo koroi ko kororonen amun imuch ilaal chebukanan ko amitwokkikuk en maa ak komuch ibeel bandiat eng' yuu kora ak komuch chang tukun cheimuch iyai en kasarta akeng'e.

Kambunit neon en taonit Ni ko kambunit ab Equity bank en taoni ninyon sikorube Kenya central bank

Okoini olekonyititoi biik che echen en kokwenyun okoini kokatan inendet amakat, ak akat eng eut ak akat eng eunek oeng, ak ko ng'o kuron owee olee akas oebit bokong'ololwon oebeit.

Yatitetab tibiik, ko kit ne makisubi ago kit ne nemo keyoni eng kasarta nikimi. Kit nabwoti, komeche ngenyor chito neyotitoi tibiik, kerat, ketekan ketekan hatua. As anan, keba ak kinet biik kama, kamanutietab kinde sukul lakwet ne chepto ak gerib.

Joe Aalan nyamu ko mwoindetab logoiwekab emet, ako kikonyoor inendet zawadi chechang akobo boishenyii nekararan. Ako kikenaindet safarisiek somok, ko amdoindet neindoo en Kenya en 2019